Ei ogandawa, wan wadóngo ka wang'iyo gi tiyo gi safaricom. Koro Safaricom ema ji ji mang'eny tiyo godo kata an be atiyoga godo. Tokata kamano, pod an gi laini mar Airtel. Koro mondo agol omendana kata pesana e akaont na mar Airtel, katere Safaricom, ayudoga ka niga gi tek, kendo nigi pek mang'eny ahinya. Ok en gimayot nikech dwarore ni nitiere namba midiyo mondo eka gino otimre maber makikia, to ok nyalre. To kata kamano be wasebedo kwadhach kata obedo ni otheko matin, but wasebedo kwadhacg kendo tinde aneno ka yore obiro mayot manyalo konyo e loko pesa e akaont.

Gik mo opogore, akaont moro amora ka ng'ato dwa yawo nitiere gik moko ma dwarore. Koro ka mpesa mana kaka ka akaont mar bank oyudo ni nitiere gik ma dwarore gin kaka id, nyaka ibed gi id ka ma idhi chiwo kar nyuolni kata namba mar id ni no mondo ka namba no odonjo ma ber ahinya to akaont ni inya yaw e yoma yot. Id ka nitiere date of birth oduiechineg mar yuol to ilero kanyo ma ber koro aparo ni id gi nyingi. Bende ka mano be nyaka ibed ichiw namba ni pin ni i biro ga tiyo go i idwaro tiyo gi mpesa ma go ema apani gik ma dwarore, ee mago e gik ma dwarore

Mbui en gima ber ahinya kendo osebedo ka konyo ji, ji mang'eny ahinya e oganda wa ka. Bengi tinde tiyo gi mbui mondo okony oket yot ei golo pesa ne joggi jo gi jo ng'iepo gi kata kastambe gi, kendo koro yor mbui ni keto tijni obedo ma yot ahinya. Jo piny ohero kendo neno ga ni mae e yo ma yot ahinya kendo tinde iyudo ni ji mangeny ok pong' e bank ok pong e bengi mopogore opogore nikech, sani gi nyalo tiyo gi mbui mondo gi gol pesa gi kata gi tim gik moko duto ma ne onego timre ma ji mang'eny timo ga e bengi .Koro kamano jo piny orwako gini ma ber ahinya ,kendo ma e yo ma ji oyie go ahinya kendo en gi ma ber ahinya ma konyo oganda duto.

Okang mokuongo mi unyakawo gi dwa chulo matatu ki itiyo gi mpesa .Mokuongo nyaka itim ni ya, nyaka ichud chon e wang' sa sa ma gari dwa wuok nyaka ing'is ja matutu ni idwa chudo gi mpesa ,mondo ong'isi namba mane mi oiore itiyo gi till kata send money , mondo inge ni yor ni e ma onego otim ka ma koo i ichulo pesa ni e namba ma omiyi no koro ki isechulo to itang'one ja matutu kata kondakta kata manamba ni mae e pesa ma isechulo ,kendo isetimo chudo ni kendo en be ong'iyo orango mondo ong'i ka oyudo lipot ma ng'iso ni pesa odonjo. Aparoni ni kamano nya konyo ahinya kendo kelo yot ahinya.

Mpesa ne obiro gi yore ma opogore opogore ma ng'ato nya kano e pesa koro iyudo ka nitiere ki iyawo sim tool kit ni nitiere ka ma ng'iso ni ya, nitiere kama ng'iso ni loans and savings kanyo e ka ma inya yudo gi ma iluongo ni mshwari gi kcb mpesa koro ngat ma dwa tiyo gi mshwari inyala nyala ki isedonje e loans and savings idonjo adonja e mshwari kano to nitiere ka ma ng'iso ga ni deposit , deposit pesa ka oa e mpesa koro kanyo e ma inyalo go,o e pesa koa e mpesa ni to itere mshwari kanyo. Mshwari en gi ma ber kendo nya konyi e kano pesa mi inyalo kata tiyo go ti ichulo skul fees kata ichulo godo rent ni pes ot koro mshwari en gi ma ber kendo sani dhi konyi konyi inya kane pesa kata kamao be gi nya miyi gi nya oli pesa to mano gi maber ahinya kedo ma konyo ogandawa duto.

An atimo ga gi ma iluongo ga ni mobile banking. Mano mean mano ng'iso ni ya, anyalo golo pesa ko oa e bengi kendo atero e mpesana mano en gi ma yot to oyot ahinya kendo en yo ma olony maber ahinya to kata kamano en ga gi midhiero ma opogore opogorwe nikech ki igolo pesa ,ki igolo pesa e bengi ti itero e mpesa nitiere ga pesa mi ingado koro idhi yudo ni ing'ado pesa saa ma igolo pesa e bengi ki itero mpesa ing'ado pesa to saa ma ibiro chako igole e mpesa ki idwa gole ni mondo koro iti kode be ichako ing'ado koro iyudo ni pesa mang'eny dhi .Koro pesa ni tiyo mang'eny kata jok ma tiyo gi. To ki idwa timo gini be, nyaka ibed gi nyaka ibed gi kredit ma means ni nyaka ingiew credit mi itiyo godo mondo igol godo pesa ka a e bengi ki itero e mpesa koro iyudo ka pesa mang'eny lal to gigo seche moko be iyudo ga ni thago jomoko nitie jok moko ma ni gi ma neno pek mar timo gigi te.

Mpesa en gi ma osekonyo ji e yore mang'eny ahinya nikech sani iyudo ka mpesa konyo ega ng'ato kano pesa e yo mayot yo ma ing'eyo ni tek mondo pesa olal nikech iyudo ni pesa no seche moko pesa ki ikano e ot yot ga mondo olal e yore mayot to koro mpesa sani okonyo wa kendo wanyalo kano pesa e yo ma lony kendo ma ber ahinya .Koro mpesa ni kata tinde iyudo ka bende omiyo ji nyaka nyaka ola nitie gi ma iluongo ni fuliza kata ki ionge pesa to inya yudo pesa mi itiyo godo. Koro sani inyalo kata oro ne ng'ato ma bor pesa ma ok itero ne pesa no ire. Koro gino okonyo ahinya kendo okonyo e yore mang'eny maber ahinya, koro aneno ka mpesa ni en gi ma kelo ber e kindwa.

Keno e mshwari en gi maber ahinya mondo kendo konyi mondo ikan pesa e yo malong'o ma ok iti go mondo kochopo kata giko dwe inyalo timo godo tiji ma ber ma ipango ni idwa timo, kaka kaka chulo chulo chulo pes ot gi gik moko mang'eny. Koro mshwari en ka ma ki ikene to tek mondo igole sa moro amora mi idwaro nikech nikech idhi neno ni nikech koro ki iketo kanyo ibiro yudo kony maber ahinya nikech omenda no biro konyi e mbele.

Ata malo piero ochiko ga abich, anya wacho ni ata malo piero ochiko ga abich mar jodak mar kaunti na tiyo gi mpesa, ioro pesa kata tij kata tij moko amoka mag ior mag oro pesa ki itiyo gi simo. To airtel money kata tkash en gi ma ji matin tiyo godo nikech ne wadongo kendo ka wan tiere safaricom e ma ji ong'iyo go ahinya kendo ji mang'eny tiyo gi safaricom kendo ji ohero gi ahinya nikech gin tij en tich maber ahinya kendo tich maler ahinya. To kata kamano airtel bende en be okonyo to kata kamano, ji matin ema ofwenye alafu network ne seche moko ja theko matin to kata kamano en be pod ober abera.

Piny owacho osebedo ka konyo jopiny e yo ma opogore opogore kaka kaunti wa osebedo ka chiwo kony ne jopuonjre ka gi miyo gi basari ma keto yore somo obedo yo mayot. Kata kamono kaunti be osebedo ka miyo ji gi konyo ji kuom loso ndeche kendo gi sebedo ka gi keto ji to wacho weche ma thago gi to gi neno kaka gi nyalo loso. Koro ndalo ma ndalo ma pi thago ji kendo koth thago ji gi nyalo konyo, gi konyo ga ji kuom miyo gi chiemo, kaka mchele gi ngano gik ma konyo oganda kendo nya konyo gi e ndalo ma gin gi chandruok ma opogore opogore aneno ka mano gi ma osebedo ka konyo kendo mano en gi ma ber ahinya.

Kanisa wa ni gi jotelo mang'eny ma opogore opogore. To jatelo maduong' e kanisa wa kendo e gwengwa omiye nying ni padri. Koro jotwendwa en padri.

Kakoro kae gima anya timo mokuongo anya ng'iso jauso, anya penje ni beche no en bei mane. Anyalo wuoyo kode e yoo maler ahinya kendo e yoo maber ahinya kanyise ni bei no to nimalo kendo ohinga. Anyalo nyise kama, koro gini, gini anyiew bei machal kama, ere kaka inya keto gini kama, aaah, los bei mondo wawuo nikech an be i no toni malo, aaah, kaok kamano to we kara bas we adhi Gikomba. Kitemo nyise gima chalo kamano idhi winjo kotemo sai matin kata kamano inyalo timori ni idwa dhi ,kagima ok idwa nyiew gino tidhi winjo kosai tonyisi ni bii wawuo walos bei. Koro kanyo inya konyi kendo inya nyiew gino e bei mayot mopogore gi beii manyo ketoni no. koro en gima nya konyo.